Igortaa naan nanii ane missing ne kiawendii ko igortaa nebo katunisiet ne ki tuun ii ko mitaa chorua nenyun nekimachei kotunis ii ako kiguraan atonondaa en laindaa, ki betut noton ko ki betut ne kimamuchi amuun ii kiayakis tuguuk che terter kobataa agoi kechabeech aginde tuguuk che kikureen make up

Teer missing ngalalet ab simoit ii ak ngalalet ab nebo toget amuun ngalalet ab simoit ii komuuch komwauun chitoo kole mitaa ole kole anan an kaa miten kogenin lakini ngalalet nebo toget ii ko kararan missing amuun igere chitoo akomuuch inai ngo kacham chitoo ngalian nguun anan ko macham.

Ngalalet ab simoit ak ngalalet ab toget ii ko tuguuk aeng che ter missing amuun ngalalet ab toget komuuch inai ingo kabaibajii chitoo ngalian nguun amuun igere en togeet ,amuun en simoit komenae amuun imuuch kogenin chitoo anan koyaigei ko uyaan kibaibait.

Kitaa nachengei ane en kasiit ne leel ii ko missing ko rapisheek amuun tuguuk che kagaany agoi iweeh ichengatee kasiit ne leel ko amuun imache rapisheek che Mii Barak kosiir ole iyae. Kasiit eng kasarta nebo nguni.

Ane ko kiataretii biik chechaang konetkei tuguuk che lelaach ago kitoo notoon lel nekianetii ane biik ko cheuu kebiir beek ii anan akoot ii kenaap tuguuk chekikuren mats , kebirei beek ko kiyanetii chitoo ako kimakonyunyum kinetii chitoo chekibirtoi beek.

Bo kamanut missing itinyei konoret ab chepkondook ii amuun kiit itinyei konoret ab chepkondook ko kinyoruu kaimet ab chepkondook ii komitaa ole imuuch icheruneen chepkondook che taretiin en kasarta notoon itinyei kaimutiet ab chepkondook.

Bo kamanut missing kegerei korong chitoo nesomanii amuun nda mamiten keret ab korong en sugulisheek ii ko egu sugul ii ole mamiten kanyiit ara ngekeer korong ii kipsomaniat konyoor kandiit.

Ngemachei kecheeer biik ab kokweet ii ko week tuguuk che kikebaisheen ago wirtaa en oreet ne iyanaat ii ko magaat keneet ichegeet ii agobo kamanut amunei ketililit ii komostaa nemii biik ako magaat ndakakinrrt kenet kelechii magaat kowirchi ano tuguuk chotoon

Yaan bendii ureriet tibiik ii kochaang uinuek chekebunei amuun ii ingoit olataan kochaang weriik che machei kobwa ole Mii tibiig chotoon sait agei ko taab kobetya tibiik chotoon agobaa eeh bassiit oriit ole Mii weriig ,ako eng keretnyuun agere ane ale kararan kobaa tibiik ureriet amuun ingobaa ureriet konai tuguuk chechaang akobiit kora konai talentait nyii.

Tuguuk che buuch Kobo is en chuleet ab bortoo ko tuguuk missing chebo Gym ole ngiit yundaa komitaa gariik che muuch ibaisheen sijuul bortangung kora komitaa akoot biik chemuuch kochul bortoo kolabatii en tuguuk labaten nekikureen joking

Rangiik che konyoruu en ingoraik ab meta meta chaang kibokeeny ii ko rangiat ne ngungunyaat amun rangiat notoon kobaruu kole eeh bo ingoraik chukichei bo keeny ii amuun ko kuchaam kenapei ingoraik chebo muitaa che ki nyugunyaat.

Eng kasarweek chechaang ii ko kauneet ab tuguuk ko chaam ko taretii missing en kamunyet en biik chechaang amuun imuungyinigei komuuch iuun tuguuk chotoon, ko biik alaak kogere ko yaan kouwaan ko boisiet age kiunee tuguuk chotoon, ingiip machei ibaibaichii kaunet ab tuguuk chotoon ko magaat ii chitoo ne baibaichini tililindo.

Uinwek chemuch konyor chito yon kitete boisionikab toretishet ii komuch olekibendi komokingololi kutit agenge komuch konyor bik uinwek en yotok, koraa komuch komoiyonchin bichoton moche ketoret ak bik chemiche kotoretis , ako koberurishek cheimuch inyoru chito komuch keolun tuguk cheterter ii cheu okot kekoni blaskit ii anan okot igany kaberuretab Mungu.

Karisheek ab emeet komutii biik kobeen saisiit nebo kariit , karisheek che chaang komuuch komuut biik saisiit ii anan alaak akoot komutii biik tamaan ak angwaan komitaa cheimutii akoot biik muut ii ,anan ko kyakete kariit agenge en kasarweek chekikobaa missing ko kariit nekiboo eeh mamanyuun.

Eng yutoon Yuu komiteen chitoo nemitaa koitii rapinik kyiik chekikonor nitoon ni kegureen konoret ab lenguut ab rapinik en gaah ako yaan imache ineet chitoo ole kikonortoi rapinik en gaah ko magaat ilenjii chichitoon rapisheek che kokangeet ko nyogindei lenguut notoon bo gaah asikobiit ii kokonortaa rapinik chotoon kata matindoi kazit chekibaisheen.

Tos itinyei kercheek alaak kobateen chuu ,che yae boisiet ko uu kercheek chutoon chuu amuun kia kegonaan kercheek chutoon chuu lakini mayani boisiet komyei en borto nyuun, ara kasamee ingo kercheek alaak che yae boisiet kou kercheek chutoon itaretaan iwalwaan.

Eng sipitalishek chechaang komuuch kenyoor Kercheek chekinyaen diabetes anan ii ko hypertension lakini mitaa kasarweek chemaa bitunatiin ii kercheek chotoon ako magaat koyaak chichitoon en beit nemii baraak missing.

Baskilisheek chebo biik chemagerei ii ko yae biik chotoon magerei komuuch koket baskilisheek amuun ii kikichaap baskilisheek chotoon en oret ne nae biik chotoon magerei ko keet baskilit notoon.

Ematinwakik che tinyei ii langeey ab ngamioknen tabandaa nebo araraiweek ii ko ematinweek che uu oliin bo Turkana, ole kinyorjini ngamiok chotoon ako ngamiok ii kocham kenyoruu missing en ematinweek che yamyatiin ane ko kiralanye ngamiet ii ole kikaweeh komostaa nebo Turkana ole kialaany ngamiaat notoon.

Moshinishek chekibelen chumoishek ii misink kocham koibe sitimet neo ,ako yo imoche ial moshinishechoton kibelee ee chumoinik ii komakat iton ile tiana boishet nenyokoe moshinonoton asikobit inai ile iolen moshinit netian.

Kamanutiik cheibuu alisiet ab tuguuk en dukosiek che eecheen kosiir en ndonyoo ko en dukosiek che eecheen ii inyoruu tuguuk en beit nemii kweeny kosiir ii olimpoo ndonyoo amuun ii inyoruu yaan keyaal tuguuk chechaang en dukosiek chotoon yoen ii ke Yaun ii beit nemii kweeny.

Alisheet ab tuguuk en dukosiek che eecheen ii koibuu kamanutiik missing amuun ii ngial tuguuk en dukosiek chotoon kenyoruu en beit nemii kweeny kosiir ii ingial tuguuk en ndonyoo ndonyoo kokakoip tuguuk kongeet en gei olin bo town ii ak konyoo kiyaldai kotesetai agoi chekaibuneen tuguuk chotoon.

Tuguuk che kibaisheen yaan kichape tuguuk che kiletei eng eunek ii ko chaam kebaisheen mugungiik missing amuun tuguuk chotoon komuuch kechapeen kiondesheek anan akoot ko basketisheek kapilet ne chapee tuguuk chotoon kileten eut missing en emet ab Kenya ko nebo kapkokoyoo.

Kasartaa neimuuch kegeet melisheek en emeet ab kenya nekararaan ii ko kasarta nebo bee amuun ii en beet ii komitaa lapkeiyet ako lupaneet ab meliit ii kobeeyeen kole meliit notoon kobaa nee tos bo chii anan bo tuguuk ingo bo chii ko cham kelepanii kopee biik ko kiiti kele ata biik ii kelupjaan chitoo kobeen biik che Mii meliit notoon ko ngo bo biik ketoo kole meliit notoon konyoo ne tyaan.

Anee kokiokeree kuinoik chekicham keboishen keny keyee maiywek ako en kasarta nebo raa komokenyoru kuinoichoton amun kikoit tuguk chechang chemuch keboishen keyee maiyek misink kokikoboishen bik raa chupoik anan ko kilasishek chekiyee maiyek.

Minoshekab teronik kokibokomonut misink keny amun ki teronik kokikiboishen kiyoe tuguk cheterter ak kechopishen ee en tuguk cheu okot kekwonyen kimiet ako koraa kicham keboishen teronik kindoi beek asikobit kokoititekitun lakini en kasartab raa komokemoche misink teronik amun kibois soburionik chemuch ial ak iboisien ichoben tuguk koraa kokigoit tugun cheu fridge chekendeni beek kokoitititun.